Ore na embae nagira aasa tene na kaidim atejo etiinkera are natii shumata olorika negira kunakera aingor na esimu naji tablet neaku egira kuna kera aaku etii ndamunot enye atua enasimu oleng eeta naake embae naingurita ashu engame naingorita na sidai na enabae oleng amu kenyor nkera oleng neaku kingor ntokitin naijo fidioi nitumuru ninche neaku na esiai sidai ena amu kesidai enitengeni nkera esiaia ashu a digital literacy neaku enbae sidai ena amu enaki negira nkera aisumare enasimu naa ajo aingur ifidioi na esukul napuo aitengen ninche nabo ashua are.